Ore ele naa ormatundai oji cashew fruit naa aingamu ilanterera nitumoki atipika enkop ,ore pipik enkop nebulu , nikomaa ,ore pikomaa nitumoki taata anoto kulo matunda.

Ore enaiko peyie aitengen oltungani naa kangamu nkaitubulu orkiek opasha natumoki atipika ore ake patumoki atipika nursery olchamba , ore paidip atipika natumoki taaa taata aitengena eniko tenitook ashu tenetumoki aitobira enterit peyie esidanu neku ina enkoitoi naidim aitengenie.

Ore ena naa pilipili kuna mali naa ore enkabila nanu nanyorr naa enkabila e pilipili nado amu kepii amu mintumiya ninye enkumok nabo ake intumiya nitumoki ataa enkishoo tonyorra.

Ore ore ele pira enaa enadolita naa eng'orrno natii ore eng'orrno naa itum tenimposh olairambai liteyieruo tekule ore ake pitumoki atooko kule ore enda nkae naing'uari naruko kake meruko oleng enaa kunda ale duo nimposhua naa keji eng'orrno naa ninye ena natii enewueji naa kesidai tenitumoki aitaa endaa eilata ninosie endaa nintaa eilata akeyie niasie isiaitin naje.

Ore embae edukuya nalotu ndamunot ainei naa tenkata enchan easi enasiai nadungi ntare ashu nkishu iloisotok lonkejek amu ore ake pebau enkata enchan peyie eshaiki ewueji nairagita ntare aa emuatata ashu olosinko naa kejing enkare aibungare olokidongoi nejing irubat ontare naata nai toonkejek naa kitanyamal naa aitumoki nai ae atudungo naa iloisotok pishu.

Ore nanu naa kanyor oltungani onyor siasa ashu onyor erikore naa ore enkatini edukuya oshi nanyor aimaki naa enkatini olarinkoi naa oetuoki aarie ninye enkayieni kiti , ore enkatini eare naa enkatini ekonyek omenye konyek apa ohomo naa ninye konyek nelo ngotonye alo apejoki enderoni alej tina atini anaa enalimuni apake naa kaitobir sininye ina atini amu kisho nkera metabolo ndamunot amu ore egira abulubulu niteru aikilikwanu

Ore isileni eSMEs, ore enedukuya nayiolo anaa enesirkali tenakata nikitii naa enehuster fund naa enoo mpukunot naapasha amu ore enedukuya naa keetae esile ekibinafsi neetae inaihori iltururi loltunganak loibunga anaa esiana, ore nkulie silen eSMEs naa ketii, ketii fuliza , netii nkulie ake looni oo owafanyi biashara kutiti.

Ore elaata ormutandao naa kaidim aitumiyaa Mpesa, nindim aitumiyaa enkoitoi e mbenki kake noshi benki nindim aitumiyaa ake etii atua simu naa aimu enkoitoi e app naa ore sii ninye enkiotoi e mutandao naa nejia ake ekununye sii ninye naa. Kake kore eropiyiani e simu ilak ake sii ninye te Mpesa nitumoki ake atalaa te mbenki nindim aitumiyaa app nati atua esimu.

oree elaata olmutandao naa indim aitumia inkoitoi napaasha naa ore ene dukuya naa aimu mpesa eimu airtel money eimuu ake iyie enkoitoi oo lainini oota naa ninche olbene oshumieki ashuu olchumet loo ropiyiani ore niare naa aimu embenki kake enoshi benki niindim aitumia app naa tiatua esimu ore enkai sininye elaata oo ropiyiani ee simu oreee enaa enagira aningu naa esimu najio ena emkopa ashuu esimu ake iyie nalaki naa indiim atalaa eimu mpesa eimu airtel money eimu nana oitoyi ake iyie oo lainini oata enchumet leoo ropiyiani ashu aimu embenki naata sinimye app naa tiatua esimu .

Ore esiai osimui tenebo internet naa keya , keya eriashata sapuk oleng tenkisuma oltungani amu ore ene dukuya naa ore nye tene, teneaku duo erishata nisumare na ke keshoroo naa endasaa ningira aitumia esimu amu ninye esapuk , enda enkisuma toltunganak kumok , ore eniare ore esiai einternet naa kenya naa amu mitumia esimu ninche , ore ake pijo ainyiangu ina internet aadata ashu wifi naa inya irishat, ainyia iopiyini sorry enkisuma ,ore pinya naa keeku eeta naa erishata nainosa naa ninye enkisuma oltungani.

Ore nkabilaritin enkisiaiyiare nayau ropiyiani nakepaasha, amu kelo enaa enkoitoi iyie ninotoko anotie. Amu keetae inkabilaritin kumok ebaiki keetae ropiyiani naasuni ake duo tenilo office, niasu nai tenilo aasisho aitumia nai nguvu zaidi eneesiai naiji ene manual work nilo ailim olchamba, nilo aisumisho naa teneeku duo eda nkae oitoi nai nikijoto ene office, amu keji white collar, nilo aton te office aasu ropiyiani nijo ne secretary, nebaiki niata olikae netii olikae oota esimu netumoki ninye ataasu tenkoitoi emtandao ataa online business ashu nkoitoi napaasha, neeku keetae inkabilaritin enkisiaiyiare kumok, na keeu pookin iropiyiani temusho.

Ore esidano edukuya elaata ormtandao naa, migil aku itii siadi. Amu ore ake peyie eku iyata naa mtandao ah data ashu WiFi, ashu nena oitoi akeyie e mawasiliano emtandao naa keleleku amu, keeku nye kebaiki iyie nitii esiai kake ore enda nkae, enda nkae nai aji nikitashare, nebaiki neeta entoki nagira aiendelea, na itumoki atodolu ore petii batisho, na inakata itumoki nai aikaja, aitobira naa keon aku nai itapaashare ina batisho nagira alotu, naa tesimu itodolua ashu tiai oitoi akeyie, ormtandao. Ore eniare, ore iltung'anak linonok ashu ashu oltung'ani liyiolo, nidol duo pooki toki naloito tenkop dukuya, niyiolou enaa ketii sawa keserian, ketii batisho yoyote, neeku kisaidia oleng.